Ũndũ ũyũ wĩ bata, wa mbere, nĩ atĩ he indo irekĩrwo ngũnia-inĩ na kĩndũ gĩkĩ no gĩkorwo nĩ mbembe kana o na mũceere na ningĩ no nginya ciambe ithimwo kiro na nginya gũcagũrwo, iria njũru igateo na njega igekĩrwo ngũnia-inĩ. Rĩngĩ ciĩkĩragwo ngũnia-inĩ nĩ getha cihoteke gũkuĩka kuma kũndũ kũmwe nginya kũngĩ. Ũndũ ũngĩ ciĩkĩragwo ngũnia-inĩ nĩ getha itigathiĩ igĩitĩkaga.